Kengas aaku ore ena aitubului nemeuni ninye tenkopang pi , neak mayiolo ninye nanu ajo kaji eunieki ena aitubului amu metii enkop ang , irpaek ake yiok kiun, inkwashen, nikiramat inkishu , metii enaaitubului enkop ang pi.

Enetipat enabaye tenkop ang' pii amu keng'as aaku keeta are, keng'as aisho iltung'anak irkasin loosishore naa tina kampuni ee nagira aunie ena aitubului, nitoki aaku kisho sii iltung'anak mitotio irmareita lenye nisuma nkera enye telulung'ata.

Keng'as aaku esidai ninye orkiliuai oleng' nemeeta prpayian lemening' redio tenkang' enye ashu ormarei lemening' redio kang'as alo redio naitangasa naa ilo kilikuai nalikioo tiatua ilaramatak tolchambai nening' akeyie pooki ng'ae ilo kilikuai enaiko naa teneramat inyoo ilchambai lenye nitoki aaku ore sii irpayiani laata nambai oosimuui naa kaoshoki esimu naliki naa enaiko naa ena siai eramatare olchambai.

Ketii enkolong naimayie nanu engolikino tiatua maisha, ainyiangwa empeku telikae payian , onkwashen nalo napik enkop , naun ore peku enkikesata , itu ninye eisho enaduo peku enaa enayieunoyu, ore tiatua eika nabo teneuni nkawashen naa kitaini ampaka irkuniani ee ntomoni isiet , naa ore inaolong ina peku , eitu ninye itabaiki aratam , nayiolou nanu ajo , mmee poki wueji naa inyangunyieki empeku onkwashen teniyieu niun , ilo naji nikilikwanisho, ninkilikwano naa empeku sidai tiatua ilaramatak pookin lonkwashen naa pitum aitobirai inyoo, maisha , ashu pitum enkiremore ino . Nalotu naa nanu alo ayiolou ajo kifaa nengasi aikilkwanisho naa petumi atipik empeku enkop, nalotu naa nalaatum enkilikwanare natum mafunzo, nalotu empeku sidai , naitaki mazao kumok , natum impesan kumok oleng nanyaka aponarie biashara ai.

Ashomo nkisumaritin naimaki esiai enturore, naa kuna tokiting aisumaki ,asimaki entoki najo ,ore pee iyieu enkiremore ashu enturore sidai ,ningas ayiolou enetaasa leetuturishote olootunishote tedukuya yie ee enkikilikuanare ,nintoki ayiolou nisuma ,naitoki aisuma ajo ore empeku sidai naa keisho neiu masao siadain nikindima naaji ataretu. ore pee eku eniare meeta enturore ashu enkiremore neme garama eya. neeku keyieu naa iyata pisan ninterunyie, niyata mpisan nintobirie naduo masao inonok ometabaiki erishata nilo atum masao inonok. ore sii peeku eneuni naa keyeiu enkariano oleng ina torore wenkiremore tena rishata naa engira ndaiki ebulu ompaka neeku enkikesata ntidei weji naa poee itum anoto masao siatin tiatua enkiremore ino.

Ataasa muradini kumok tiatua esiai enturore amu kengas aaku ayau mpekun ngejuko amu ore tenkopanga naa kwashen euni, omiinchi, orpaek nangas aaku ayaua mpekun ngejuko oonkwashen naun naitengen irkulikae tunganak pee etumoki aatun naa mpekun ngejuko pee etum masao sidain. naitoki sii aaku aipanga temurua natii alo aliki enikoni naa teneasi kuna muradini esiai enturore. ore sii eneuni ainyangua nanu nkuti kishu enkule eimu enturore naa pee eidim naaji ataret iltunganak liatua ang tena siai naa ekule pee emir ninche nena lee pee etum dupoto tiatua irmareita lenye .ore sii peeku eneuni ainyangua nanu ilchampai eimu ena turote tookulie ngejiti tenkaonty ai.